Nῖ kῦrῖ na mῦthemba wa tῖri, rῖera, mῦthemba wa mῦmera ῦrῖa arahanda, kῖrῖa kῖrendekana thoko-inῖ na mῦigana wa mῦgῦnda wake ῦria e naguo.

Tũgayaga wĩra kũringana na mũthemba waguo, mũigana wa andũ arĩa me mũciĩ, mĩaka ya andũ arĩa me mĩciĩ, me mũciĩ, mathaa arĩa mekũhũthĩka, na ũhoti wa andũ arĩa me mũciĩ kũruta wĩra ũcio.

Nĩ andu marahũthĩra njĩra cia rĩerainĩ, kuma bũrũri ũyũ gũthiĩ bũrũri ũngĩ, kana kuma bũrũri ũngĩ gũka bũrũri ũyũ , ona kana kuma handũ hamwe gũthiĩ kũ handũ hangĩ, kũhũthĩra njĩra cia rĩerainĩ, ta ndege.

Nĩ nyamũ ciĩtagwo ngamĩra, cikaraga kũndũ werũinĩ, kũndũ gũtarĩ na maĩ mũno, tondũ nocikare mũno itanyuĩte maĩ, na nĩcikuaga andũ na mĩrigo thabarĩ ndaihu.

Mũrĩmi agayanagia mũgũnda wake, tũcigo tũtigaine tũnini tũnini, haria egũcoka oe, mĩmera yake, ĩtahuanaine na ĩrĩa ĩngĩ, akahanda tũcigoinĩ tũu, tũcigo tũu nĩ tũnini na titwaramu mũno.

Thamuni wa kũhũra nguo, mũtu wa ngano, mũtu wa ngima, gatambaya ga gũthambia indo, jiki, kahũa, bamba, ndawa ya gũthiria ruo mutwe.

Gũitĩrĩria maĩ, kũrĩmĩra nĩguo kũruta ria, gũĩkĩra thumu, hamwe na kũhũra ndawa kũgirĩrĩria tũtambi na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩrehania na tũtambi.

Nĩ njĩra ya kĩrĩu ya ũrĩmi ĩrĩa ĩngĩhũthĩka mũno mũno kũrĩa gũtarĩ na nabathi nene ya kũrĩma, kana rĩngĩ ũngĩkorwo na indo ũtarahũthĩra mũciĩ no ũcihũthĩre gwĩka ũrĩmi ũyũ.

Nĩ mũndũ ũrĩhĩte, mbeca, ciringi igana, rĩa mĩrongo ĩnana gwĩ caroline nyambura mĩgwi tiru namba-inĩ, gĩbũgũ mũgwaja gĩbũgũ ithano, ithathatũ ithatũ, inyanya inyanya, ithano inyanya.

Nĩthiĩte Huduma Center kwoya gĩbandĩ, Nyayo House kũiyũria passport, kwa DCI kwoya, marũa ma mũtugo mwega.

Mῦthenya ῦrῖa ngaruta mbeca icio nguiga, mῦigana wa mbeca iria irendekana mahindainῖ macio na rῖrῖa ngaruta mbia icio kῦringana na bata ῦrῖa ndῖnaguo kana mῦthenya ῦria ndῖrenda kῦihῦthῖra.

Nĩtũhũthagĩra maĩ, gwĩka ũrĩmi witũ wa mĩmera, tũkahanda o hamwe na kũrĩithia mahiũ, tũkahanda mĩtĩ, ta ya matunda mĩtĩ ĩngĩrehe mbaũ ona kana ngũ.